Ũrutani wa maũndũ megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ ũtwaragwo matũra-inĩ rĩmwe na rĩmwe. Morutani maya nĩ mateithagia mũno harĩ gwĩthema na maũndũ mamwe marĩa mangĩrehe mĩrimũ kana kũhonia mĩrimũ ĩmwe. Atumia kaingĩ nĩo metagwo morutaninĩ maya tondũ nĩo mamenyagĩrĩra andũ aingĩ harĩ bamĩrĩ.

Arigitani no magĩrĩrie motungata ma thutha wa kũheo mwana nĩ getha manyitĩrĩre mwana na nyina na njĩra ya kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo ta kũhũrĩra mũtumia thimũ nĩguo kũmũririkania mũthenya wa gũcoka kiriniki angĩkorwo ariganĩirwo. Hĩndĩ ya kiriniki, mwana na nyina nĩ maroragwo ũrĩa marathiĩ na mbere na kũoguo nĩ hinya kumĩre mathĩna matekũmenyeka.

Wonania wa maũndũ ma ũndũire nĩ wĩyumĩrĩtie na njĩra nene thikũ ici harĩ ndũrĩrĩ mwanya mwanya. Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno tondũ nĩ ũthomithagia andũ maũndũ ma rũrĩrĩ rwao marĩa mekagwo tene na mangĩkorwo mariganĩire. Ningĩ andũ anini nĩ mahotaga kũmenya mĩtugo na mĩtaratara ya rũrĩrĩ rwao marĩa mekagwo tene.

Ũndũ wa bata makĩria ũkoniĩ gũikara ũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ nĩ atĩ mũndũ akoragwo arĩ na hinya wa gwĩka maũndũ maingĩ. Maũndũ maya nĩ ta kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, mũndũ gũikara arĩ na gĩkeno na kũoguo akahota nginya gũikarania na andũ arĩa angĩ wega. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩguo kĩheo kĩrĩa kĩnene mũno mũndũ angĩkorwo nakĩo.

Niĩ ndĩta mũndũ kĩũmbe, nĩ ndĩaga vitamins no ndihũthagĩra ndawa cia kuongerera vitamins icio, vitamins nyingĩ cionekaga harĩ irio cia mĩthemba ta ya nyeni na matunda, ũngĩrĩa indo ici na ũingĩ, hatirĩ bata wa kũhũthĩra ndawa, tondũ nĩ ũkũgia na vitamins cia kũigana mwĩrĩ-inĩ, vitamins ici nĩ ta vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K, vitamin D na vitamin E. Vitamins ici ciothe cirutaga mawĩra ngũrani mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ.